Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũnene mũno tondũ nginya andũ ta athũngũ nĩ megũka gwaku kwĩrorera kana ciana o nacio nĩcikũrĩhĩrwo ciũke kwĩrorera na no ũndũ ũmwe wa bata tondũ nĩ ũgũkorwo ũgĩthondeka mbia ciaku cia naihenya mũno.